kaneno jwala marateng ma otwe e wiye aparo ni otingo bando kata oganda ma osegol e puodho to odhi mogi e chieng gi jwala no kokete piny e lo mondo bando go kata oganda kik yud ng'ich mar lo ka omogi

chak ma ogol e dhiang mar aluorawa ibiro ter e ot mar pimo ka dhano biro madho chak no mar kcc kasto gibiro keto gi e kalatas ma oserang' gi kebs ma rang'o ni chak no en maber ma nyalo romo tiyo go e aluorawa

Gik ma idwaro e tijni, nikech en tich mar jua kali, nyaka ing'e kaka inyalo tiyo gi nyundo gi msumal, to anyal mari, kaka inyalo goyo chuma nyaka obet kind ma idwaro ka idwaro loso jiko mara mabati.

Gima timore kae, ni nitie tractor maduong' ahinya, to en gi jo adek makonyo tractor ni puro puotho maduong' ahinya .To ng'ato achiel mantie e tractor no en e japuoth ma gipuro.